Kwang'iyo ka maber waneno ka ma a en mashin moro molosi mondo mi ober ngima jothurwa. Kendo ka a en mashin mar oduma ma rego cham kendo miyowa mogo. Koro mashin aila nieki, ber ka ilose ma onyalo konyo jothurwa kendo oko kethnegi cham. Nikech samikelo cham ka a, idwani mondo mi olokre mogo. Nyaki mek shua ni chambi no oregore maber samikete e mashin ka ma a. Koro e kinde mabiro, daher mondo jok ma loso mashinde gieki, oketgi ma gibedo ma nyalo rego cham moramora. Katobed cham mang'eny, katobed matin, tonyalo rege to mondo mi gikete be matiyo gi sitima. Nikech tinde piny ma sani, fuel ok ber ka ji tiyo go sa ka sa. Nikech fuel nyalo ketho alwora margi kuma ji odake kendo nyalo miyo ji tuoche mang'eny. Koro owinjore bedni mashinde gieki, gibedo mana matiyo mana gi sitima kata mana matiyo gi sola mondo mi okony jo gweng'wa e ndalo mabiro.

E picha nieki kwa neno maber, waneno kaeki flower moro ma green. Kendo ma a, en flower man gi nengo ahinya nikech obero alwora marwa. Kendo alwora marwa bedo ma nyalo gombo wang', ka ng'ato obiro, ng'ato nyalo mondo mi ogomb mondo obed abeda piny kanyo nikech alwora ber. To kendo waneno gik moko marochere mochung', magi eki gin mashinde moko ma konyowa e keto yorewa mag tich obed mayot. Nikech mashinde gieki ging'eny, koro kidwa timo tich moro amora, to gimiyo tijno bedo mayot kaluwore gi tich mitimo ka a. Koro magi e gik manigi nengo ahinya, ma waneno e picha kae eki.

Kae eki ka wang'iyo, waneno kae eki ka alwora nieki ber ahinya kendo waneno yiende moko ka a modongo mabor. Kwang'iyo chien kucho chande, be waneno apoyo. Apoyo en gima ber ahinya ne ngima dhano, kendo apoyo kichamo to dendi nyalo miyo dendi dongo maber kendo tuoche moko ma mako ji kokichamo fruit ok nyal maki. Kwang'iyo piny kaa , be ng'ani eki opidho alot moko. Kendo alot gieki gin alot maber nikech okonyo ngima ng'ano. Ng'ano nyalo bire puothe kaa, to ng'wedo alot todhi chamo. Ndeke gieki bende opidho ka a, nikod nengo ahinya nikech ndege kodongo maduong', nyalo konyo climate man kanyo machiegni alwora ma kanyo. Koth nde kod ndege nyalo ywanwa koth, kendo koth nyalo chwe kanyo ma climate ma kanyo bedo maber ahinya gi alwora ne te. To ka a kwang'iyo piny ka bwachak waneno ka irrigation moro timore kaa. Kendo alot mopidho piny kae gieki, iolone gi pi gi mimoro kaa. Koro mano bende e wach maber ahinya mwanene picha kae.

Kae eki ka wabedo to wangiyo maber, gik mang'eny ahinya timore ka a. Kendo ma en puodho moro ma ng'ato nosepithe ma cham osedongo kendo cham osechopo. Kendo gi sani, gima timore ka en ni ikayo cham ni eki. To cham ni eki, ikaye e yo mayot ahinya. Ikaye gi masinde ma mankod lony ma sani, ma kobire puodho to kayo gik moko ma chap chap. Nikech ka a waneno masinde ariyo, achiel kayo cham to machielo keto kumoro ma koro obedo transported kitere kata e faktori kumoro kuminyal los kode gimoro ma inya los kodgi. Koro ka a, mae eki, konyowa ahinya nikech mashinde gi eki miyo jok matiyo ka a ok bed mang'eny. Koro jokma tiyo ka a, bedo mana ng'at ma operate mashin ni eki togi ng'at ma riembo mashin mose kayo cham gi eki. Koro ka a en ni puodho nieki ikaye cham manopidhi nikech ndalo gi osechopo. Koro nyaka kagi mondo odhi otim kodgi gik ma ginyalo timo kodgi ma konyo ngima ji oko kae.

E kinde machon, tich aila ni eki nitime e gweng'wa. Kendo tijni eki ne ji ohere mang'eny ahinya nikech ndalo manowuok ni itime nomiyo yudhe ma gwengawa ne yudo tich kendo kagibiro ka a to gitiyo yare okinyi nyaka godhiambo. Odhiambo kochopo to wuon low, kata wuon tich nechulogi pesa moro mane gidhi dok godo dala to ginyalo nyiew go chiemo. Gidhi konyogodo jonyuolgi. Kendo kane gionge lewni, bende negi nyalo nyiew godo lewni to gitimo godo dwach gi mang'eny gi pesa ma giyudo ka a. Kendo sama ne gibiro tiyo ka a, weche mang'eny nok timre nikech sama gibiro ka a, paro moko maricho mak ionge tich to nyalo biro ni ne onge kuom gi kendo ndalo go eko, gik mabeyo ahinya emane timore e gweng'wa. Emomiyo an kaneno picha aina ni eki to ahere gi chunya ahinya nikech picha ni eki okonyo jo gweng'wa kendo jok modak machiegni gi ka a be yudo kony ahinya ka luwore gi tich matimore ka e ni eki.

Kawang'iyo kae eki maber, waneno ka kae eki en puodho moro. Kendo ka a yawuoyi moko ariyo ma gin chuo madongo ochung' kendo giting'o gik moko e lwetgi kendo ging'iyo. Magi eki chalo jo Agriculture, kendo gima gitimo ka a, gitimo gimoro maber ahinya. Ging'iyo ngima cham mane gipidho ka a, kendo gineno ka cham nieki bende ber ahinya. Koro, samineno tijni eki nyakikwong ipar nang'o, ka a nitiere keyo moro ma jogieki biro yudo. Nikech samipidho gimoro, nyakirit ni bang' ndalo moko, idhi yudo keyo. Kendo keyo noeko emanyalo konyi, nyalo loko ngimani ka iuso cham noeko maber, to nyalo miyi pesa ma itim godo dwachi mang'eny. Inyalo tero godo nyithindo e skul, inyalo nyiewo godo lepi, katinyalo gero godo ohandi moro. Koro ma a kwang'iyo maber en tich maber ahinya, kendo owinjo wapuo ji ariyo matimo tijni eki. Nikech ma a en tich makonuyo alwora wa kendo onyalo bero ngima ng'ato ahinya.

Mondo mi itim tijni eki malong'o mondo mi iyud gima idwaro bang'e, nyaka ing'e gik mang'eny ahinya. Mokuongo, nyaka ibed kod tuls madwarore mongirore. Mar ariyo bende, nyaka mi ibed ni dhi skul, isomo tij i eki ma komiyi tuls mo do itigo esomo tijni eki, inyalo timo tij i ei maber. Nikech mae en tich madwaro resources mang'eny gi focus moro maber mondo mi itim tijni. Tijni eki machal kama eki nikech maa en tich maok dwar tugo kata matin. Nyaka ibed kaa kata niin ing'ama ong'eyo keto gigieke, tweyo plants kendo ong'eyo pango gigieki maber. Kaka opang gi kaeki. Koro nyaka ibed kod tools go resources kod pesa mondo minyalo nyiewo godo gigieki. Mondo mi iketi bas to gik ma itimo ibet gi ng'eyo bende mowinjore ma gik mitimo ok nyal kethore kendo gibedo gi output maduong' kendo maber ahinya.

Kae eki ki wang'iyo malong'o, en tich maber ahinya ma timore kae eki. Kendo ka a waneno ka nitiere ng'at moro achiel, kendo ma ng'ama miyo. To gimotimo ka a en tich ma ahero ahinya. Ng'ani eki okayo chambe mane yande osepidho kendo chambe gieko osechiek. Kendo ma a end oduma kendo obi e puodho mondo mi oridh odumbe oter dala. Ma a eki en tich maber ahinya, kendo en tich ma make sure ni ang'o? Ni jo gweng'wa kata jo dalawa ok nind kech, nikech samipitho chande nyaka mi chieng' moro ike. Kendo ksekeyo, to kech rumo nikech in gi cham. Samikayo odumbi nieki, inyalo dhi tidhi inyoe nyoyo, kata inyalo rege mondo mi iyud kuon minyalo chamo pile ka pile. Koro tich ma ng'ani eki timo ka en tich keyo kendo okayo chambe manopidho mochiek.